Eng iman ko nyumnyum angeboisien muswoknotet nebo GPS ak Mapping eng' muswoknotetab kasari kikoito amitwogik ,Boisiet nebo mapping ak GPS ii koo kikobunji kamonut missing eng kimugulmet ii kotoret konai kole tian biik chemenye koret netee oletee akonee neimuch keyai asikesuldaen makutik chebo bichuu nyumnyum missing eng kotoret kole kokinyor kaitosiek chechotok chebo biik amokichilili kii.

Kikobunji komonut mising moshinishek cheterireni eng keker kele kokiriib kiagik cheu tugga, nego ak kechirek akeker kele kakisub chametabkei nebo okwoni. Kikotoret ako kikobunji komonut mising muswoknotet eng biik chetinye kiagik chechang amu manyumnyum kesiir biik chechang cheiyokoi okwet nebo kiagik ako biik komuchi kochiliil anan kobeet koitosiek alak.

IEBC ko kikopunji kamonut missing eng biretab kura IEBC ko kipakenge ne oo nemakikwerie akoo kikikonyit ak boisiet nebo koker kole katelelchi chopchinet ap gei netokyingee biretab kura eng yu koker IEBC kole chii agetugul nekakonyit kenyisiek chebo kopir kura akotinyee kipandet komii register nebo birikab kura toreti kora koit kuraisiek akoparasta biik chekebelis.

Ketesiet ii ko kikobunji komonut missing eng koleta logoiwek chebo kaliet eng emet komugul akoker kole kokinoisechi koosik ak kimugul met kotuguli ii akopo kamonutiet ne bo keyai boisionik tugul eng oret nemotinye ng'usetapgee ni koo amun biik chechang kokose ketesiosiek cheterterchin ako yekiboisien ketesosiechu koo ityin logoiwek chekitinyee biik chechang kikoip kabwatutik koker kole kokinaisechi birik chepo kura akopo kamonutit nebo kaliet .

Eng iman ko kikomukak kowal chemung'arainik cheyoe boisionik cheterterchin walet nebo chepkondok kikoyai mung'aret kotuiyoge emotinwek tugul ii ako chemung'arainik che echen kenyoru kobendi emotinwek chechang akoboisien chepkondok cheterterchin yewo chito emet neter ii koyoche kowal rapisiekyik koik chepo emonoton asikosuldaen mung'aret kikesuldaen walani amun kikechop dukosiek missing ii ko eng kiwatoisiek chetoreti chemung'arainik kowal chepkondokwak.

Mornet netelejin kayumet nebo aisurushek ii kongesup konekit kokerkee boisionik ak chebo kipakenge netelechin boisionik tugul chebo aisurushek, koik kityo kikipchei boisionik akelewen kendee biik ak mornok cheterterchin ii asikeker kel koityi boisionik biik chemii kureretab emet eng komosta agetugul, mornet konyolu koker kole keyum aisurushek ii en koret nekikipchechi akoker kole kekoito chepkondok kobaa kipakenge nebo barak missing.

Toreti mising sirutik temik asikoker kole konyor tilet ne kararan nebo ng'alek amu temisiet nenyolu kosuldae komache ng'omnatet neo. Ng'omnotoni koimuch kenyorji sirutik chebitu eng tuguk cheu kartasisiek ak eng muswoknotet. Sirutik chebitu eng kartasisiek koimuch kenyor eng ofisishiek chebo kipagengeisiek chekwerie boisietab temisiet. Nyumnyum mising mising kenyor sirutik chebo soet amu mayache kolany chito karit akocheng'at ofisisiek chebo kipagenge.

Eng betushek chu ko kokotestai mising bandabtai eng komasta nebo temisyet, kikobunchi kamanut mising chametabke nebo minutik eng temindet kot koit koger kole nyumnyum kocheng oret neimuchi koboisyen kokweny asikonai kit aketukul netesetai, kikenam keboisyen tukuk cheu mashinishek chetirirendos ak cheingue keriben chametabken nebo minutik, mashinishechu ko mi bik chekikelewen akikochi kanetisyet , chekwerie boisyet eng ofisisyek ako yeyait ki koibe kakwautik.

Eng iman ko toriti mising muswoknotetab kasari eng koker kole kakonorokis rabiinik eng banki eng oret nekararan ako neimuch kesuub. Rabiisiek chemi banki kochaang miising ako ngerotyikei kele keboisie kartasisiek kekonore koitosiek chebo chepkondochu kokoromitu mising boisiet. Iboru kole yekicheng'e ng'alek chetinyekei ak kiit kitikin koimuch kecheng eng betusiek chechang mising amu kartasisiek kobirto bich. Kikeboisie muswoknotet kekonore logoiwek.

Amwa iman anyun ko oboisie mising chikilisietab ng'ung'unyek kotomatil ole minutik ngocho cheoteme eng mbaretnyu. Chikilisiet kobo komonut mising amu minutiet age tugul kotinye ng'unguynyekchi cheimuch koyai komie. Yenyor ng'ungunyek cheuchu kotesaktos kesutik ako yemanyor kobendi ng'ony kesutik. Kikeboisie ortinwek chebo kasari chekirome ng'ungunyek tutikin okeib koba Laboratory oleipkeochin chikilisiet. Imuch keboisie beek kechikile ng'ungunyek kora.

Nyumnyum missing keboisien moshinit nekichikilee beek eng ng'ung'unyek ii ako momoche ng'omnotet anan ko konetisiet nebo barak kikiyai moshinit eng oret neimuch koyai tuguk tugul, moshinini koo tenden kou kalamit ii ak kikichop kou moshinit nokichikilen lolongyet anan ko koititiet eng borto asikenai oleu ng'ung'unyek ii kirochi ng'ung'unyek ii akesoman sirutik chetoguu eng glasit, yemi beek barak ii kolonye beek chemi glasit orit ii akoboru kole nyolu kichuchuch.

Eng' iman ko kianyoru kewelutik chemakimwoe yekingopoishe muswong'natet ab kasari eng' mbaret nyun kewelutik chu ko kipwa eng' oratinwek cheterterchin ak chemaimuch kepwotchi kinganam apoishen muswong'natet ko kiyach aser piik chepo boisiet chekwerie muswong'natoni anendet o ko kianamat akomii boisionik chekimakoy ametochi chi chekiakwerie eng' imbar ako kiyach aser piik ko kweri muswong'natet pichu ko kiyacha chepkondok chechang' mising'.

Eng iman kochang missing kewelutik chebune biik cheboisien muswoknotetab kasari kosomen besenwiogik chemi simoit, besenwogik chetinyegee ak muswoknotet koo kikomach kole kesomen besendo simoit agenge akoo yekokesome besendo simoit ii koo mokoi kotokosomen chito ageeni koboru kole kibwatyin kele imuch kokikosom chito besendoo amayakta ni kouitu missing eng biik chekikocham koale simoisiek chekikeboisien kosir konyorchike besenwogik.

Chaang mising ortinwek chetoretitoi bankisiek chekonori akokoitoi rabiisiek chamaisiek chekikonore rabiisiek. Bankisiek ko icheket chetinye boisiet nebo kokweri ng'alekab chepkondok. Kikotech bankisiek koriik chekimen chemaimuch kochut choorik akotinye ribiik. Yekakochang'a chepkondok chetinye chamaisiek kokoikoi kekonorchi eng benki amu nginamndekei chito chepkondok chechang koimuch koreek choriik cheimuch nyokoparin angot kotomo kochorin.

Eng iman komache biik mising konetisiet netinyekei ak rapiishek. Rapiishek ko tukun chekoromen mising ako kikosiir kimugulmet. Eng biik alak ko too mising chekondet ako yenyor chepkondok miising ko chekamokobwotyin komuchi akot kotwaal metit. Imuch kotinye chito tetutik chekororon kotom konyor chepkondok ako yekanyor kowalaktos kabwatutichu akokweri chepkondok. Nyoolu kekochi biik kanetet mising asikokweri chepkondok amat koit olekokweri chepkondok.

Moshinit nekikure Safe ko kikotoret kokeer kole koribok chametapkei nebo chepkondet. Chepkondet ko eng betusiek chechang koreeku choriik ako choorik kotinye kariik chebo barak mising ako konunot koyak kiit ake tugul koyatak olemi chepkondet. Kikoyach kong'omekitu akicheek mokorik akoker kole nyumnyum kochob moshinit nenyikis mising nekikitech keboisie karanok chenyikisen miising chemaimuch kejundae ako eng kurket ko kikinde ripseet nebo baraak nekikure Code ako ngomotinye chito Code komosou chepkondet.

Muswoknotet nenaat missing eng pchetaet nebo rapisiek koo muswoknatet nebo Mpesa kikiker kele nyumnyum missing keboisien mpesa amuu eng emet komugul ak en emotinwek chechang ko kikochongoitu missing biik chetinye lainda nebo simoit ako kikoyat mpesa chito nemotinye komuch koboisien siling konom ii anan konyor lainda buck emotinwek chekikotes tai komuch kopcheita en benki eng mpesa ko yechang biik missing kenome nambarisiek tugul akende soet akepcheita rapisiek kobechikee.

Nairobi Expressway ko oret neo mising nebo kasari nekiketech eng emetab Kenya. Orani ko kiteche kandoinateb nekonyitot Uhuru arap Kenyata ak William Samoei arap Ruto. Kikiboisie chepkondok chechang mising. Nairobi Expressway kobune soet barak ako kikinde toloywek chetenden chemoome boroindo ako kitooret koisto jam eng town nebo Nairobi. Kitoret kora koker kole biik chemache kolany ndekeit eng Jomo Kenyatta koite eng oret ne nyumnyum amuu ndekeisiek chechang chebwone

Ngeesub ko ketesiosiek chekikotoret mising eng koleta ngalekab komonutusiek chebo keebir kura. Lewenisiet kobo komonut eng biik tugul ako chi ake tugul nematinye kabwatani konyolu kiiteji akenoiseji akobo komonutiet nebo kowaal kabwatutikyik. Kikobunji boisiet neo ketesiosiek amu kingochorkei muswoknotet ko kikonam biik koboisie boroindong'wa tugul eng ketesiosiek. Yebois ketesiosiek koleta tuguuk cheuchu koityin biik chechang mising amu kasee biik checang ketesiosiek.

Chamgee missing amoche ateb ale kongeteke yu chepterit akoi sereni ko siling ata ?kele bogol ii! acha akinye ngowo barak missing beingung ,ingen ako sereni kongeteke bandaa mkomakat ko siling sosom, siling bogol nguno ko chito neng'eten kesengee olin ndakakilen oot kakorobon anan kakoimen ii kokatater lakini ngunon saii bet kwen lolee asista kaatyech keldoo kong'eten gaa akoi cheterit yu ako toimoche siling bodol acha aginyee akoi koyach itilwa teit konyo siling artam kokokwo missing ii anan acheng chito ake kityok .

Eng iman ko eng emotinwek chechang mising mising akot ko emet nebo Kenya ko ng'emei serikalit mising chepkondok chebo emet. Kiit nekaipkonach biik mising ko piik tugul cheng'eme chepkondok komami chekenome tai kityo kokoshindos ak serikalit nebo emet. Ni kobooru kole kikoyan serikalit kotestai ng'emisiet nebo chepkondok ako biik chechang cheindochin boisioni ko biik cheechen eng serikali. Kerichot ko koistokei bichu siketestai.

Ngisup kotoreti missing moshinishek chetirirendos eng keker kele kokirip chametagei nebo mbaronik missing ko eng temisiet chametapgei nebo mbaronik ii kobo kamonut missing ii akoo mii kokwoutik cheterterchin cheimuch keboisien keripen chametapgee yee oo mbaret missing ko imuch keboisien moshinishek chetirirendos amun kikindee kamera cheimuch kokweny mbaret ,mashinishechu kotoret koker kole kaboisien betusiek tutigin kaboisien kokweng'ee mbaret ne oo.

Eng iman ko chaang mising ortinwek cheamache kotoreto muswoknotet asikobiit asuldae kobotisiet. Oret netai amache kotoreto muswoknotet anyoor ng'omnatet neimuch anai minutik cheimuch akool mbarretnyu akanai oleimuch akolda minutichoto. Nebo oeng amache ale kotoreto muswoknotet anai akobo mianwek cheterterchin cheimuch konam minutik chekalewen akanai oleimuch anyaita. Nebo leet amache kotoreto muswoknotet anyor siret nebo kesuutik chekaakes.

Eng iman ko kikobwa alik chebo kechirek ii ak kokwoutik alak chekoromen chetoreti koker kole kesub alisiet nebo kechirek en zerosiek cheterterchin akoo eng betusiek cheterterchin kinyumnyumit missing boisioni amun siret agetugul ii kotinye betut nekikelewen kotestai siret ii amoriebeke ak siret age nenekityin, ni kokitoret koker kole imuch kowo chito ndonyon kongeteke jumatatu akoi jumapili ingojam kikotoret kora moswoknotet ne bo simoit kong'alal chemung'arainik.